Nyithindo matindo ma pod somo ogo picha ka ginyiero. Nyalo bedo ni gintiere te e skul achiel, to gima gisomo en gimoro achiel, mano e gima omiyo ging'eny. Gimor kendo kabisa, to bende lwete gi giketo ang'wen ka ging'iyo japicha magoyo gi picha.

Ahero tijni nikech opuonjo nyithindo mang'eny kaka onego bed ni gitiyo gi simu. To bende omiyo nyithindo yudo yore mayot mag somo. Gima rach kode en ni ok oyot nikech nitie nyithindo ma kipuonjo to ok nya bedo ni winjo gima ipuonjogi. Kata ka iwacho kamano, nitie nyithindo ma opogore opogore ma wacho kata kokgi ng'eyo gimoro tek negi.

Mae en Naivasha. Kuma nitiere nam mar Naivasha. To kae en kuma kidwa neno nam no inyalo biro to ichulo pesa kasto idonjo mondo imi ine nam mane idwaro neno no. Nitie ng'ama obet piny kae to nyalo bedo ni en bende obiro kae neno namno. To bende oyudore e piny Kenya wa Kae.

Magi gin jodongo mae pinywa kae mar kenya tobende wan gi joma chuo gi joma nyiri nyalo bedo ni nitie kuma gidhie kata nyabedo ni ne giromo tonitie gik mopogore opogore magiwachekindgi. jogi yudore kumopogore e pinywa kae. nitie joma aa kisumu, joma aa western tokata jomaa kuonde mamoko mopogore

Kae en kuma nyithindo matindo mapod dhi skul tugo, to nitiere tuke mopogore opogore kae. Ber ka nyathi tugo samoro mondo dende omi obed maratego. Tugo ni ok ahere nikech nitiere samoro ma nyathi nyaloga hinyore marach. Tiende nyalo kata tur, nikech ichikori kanyathi kiya malo nyaka piny. NItiere nyithindo moherogi to bende nitie nyithindo ma oluor, nikech ne gisegalwar chon.